Ore ena nalioo tene naa irmayaai, irmayaai loonkukui eeuo ena kuku nelotu aitaga kulo mayaai nidol ajo eeuo olopeny kuna kukui nitobiraki ormanyisho sidai otumoki atipika kulo mayaai lenyenak peyie etumoki atepetai peyie etumoki naa aitayu nkiyioitin tenkoitoi naishiakinore.

Ore ele olioo tene naa olopeny ele shamba ore embaye sapuk nadamu tenadol ene siai naa enkiremore, nchere ore embaye nagira aasa tenewuei naa kegirai aun irpaek tele shamba embaye naitodolu ajo etubulutua kulo paek enkiti rishata naileputua penu embaye naitodolu ajo egirai araamat tenkoitoi naishiakinore amu itodolub ajo irpaek oogira aabulu tenkishiaa.

Ore ena nalioo tene negira aitodolu ajo etii ntasati naatii darasa aa ore embaye sapuk nagira aasa tenewuei naa kegira ele malimui aiteng'en kuna tasati aa ore imbaa niteng'enita, kiteng'en imbaa enkikenare metayiolo aikenisho niteng'en sii kulie baa nijio enkigeroto oonkarn enkisumata oonkarn metaa naai keyiolo kuna tasati aisuma nkarn ata toi ninye toosimui embaye naa keret nince toonkoitoi kumok.

Ore Tena pisha nalioo tene naitodolu ajo etii nkayiok kutitik naibung'ita empira naitodolu sii ajo etii oltung'ani kitok oboitare Kuna kerra kutitik pee etumoki atuutai tenkoitoi naishiakinore netumoki sii aigurana neshipakino enkiguran enye tenebo.

Ore emponaroto evalue tookulo aturrok kutitik naa ketumoki atareto ninche tekuna oitooi naapashipaashari ore nabo okuna oitoi naa keret ninye peyie etumoki ailepunyie biashara enye netumoki sii atimirr ntokitin enye tenkata naishiakinore embaye ina naa kilepunyie biashara enye pee etumoki aatarasai enaa enaishiakinore.

Ore enkoitoi naishiakinore peyie iteng'eni oltung'ani ena siai naa peyie eng'asi aiteng'en nchere ore kulo mayaai naa kebobo oleng' nelelek pee edanya oleng' ore tine naa king'oruni enkarriyiano napikieki kulo mayaai ena tray tenkarriyiano peyie medanya kulo mayaai embaye ina naitodolu ajo oltung'ani oota uzoefu ninye ake oidim aihandle ilo kasi.

Ore enaa enalio tena pisha, ore esiai sapuk nalotu indamunot tenidol ena pisha naa enturore itodolua ena pisha ajo etuuno alaturoni ilnyanya ootubulutua erishata embaye ena naa keret ele aturoni mitau endaa nanya o enamirr naai sii ake etaa eyiu nemirr, embaye ina naa keret oleng' ele aturoni.

Ore oshi esiai sapuk naibala tena pisha naa nchere ibala eretoto nagira kulo tung'anak aaret ena kerai kiti egira ninye aaret tonkoitoi naapashipaasha aa ore taa lelo ootoni tine naa iltunganak loonkuapi enoo eyautua eretoto aponu aaret nkera nemiidim ate, esiai sapuk nalioo tene naa ene reteto.

Ore esiai sapuk nalotu indamunot tenadol empisha nijio ena naa esiai ormarei aa ore tena pisha nitodolua ajo etii nkanasharana naalioo olalashara eetuo ninche aashipakino tenebo enaa ormarei neponu aaduaa neponu aanya imbaa naipirta irmarei lenye enkoitoi Ina naitodolu ajo kegira aashipakino tenebo.

Ore enaa enalio tena pisha nitodolua ajo elioo enkaji, enkaji naa enoo nkukui netii toi nkuti kukui naalioo tiatua naibala ajo eokito enkare tina pira natii atua. Ore sii enkae nalioo itodolu ena pisha ajo ore ele openly Kuna kukui netipikaka Kuna kukui enyenak nkujit naapetaa pee etumoki aitaga irmayaai.

Ore enaa enalio tena pisha naa kelioo nkayiok kutitik naagira airoroki olaoshoni loo Kuna pishaai aa ore esiai sapuk nalotu indamunot tenadol esiai nijio ena naa esiai enchipai egira ele marei aashipa tenebo embaye naitodolu ajo kegira ninche aakwanikie ele openy ooshito Kuna pishaai, neshipa tenebo.

Ore embaye sapuk nalioo tene wuoi nitodolua Ina pisha nchere, eetuo Kuna kukui tiatua ormanyisho lenye aaponu aamanimanaa teboo embaye ina naa kinteng'en ajo kegira ele openy kuna kukui aaku egira arrumoo biashara ekuna kukui aa ore taa Kuna kukui naa ketumoki aitaga irmayaai netumoki sii atimira nkiri okuna kukui embaye ina naitodolu ajo keeta biashara onkukui ele airemoni.